Ore enaiko tenainyang'u esimu nemesidai, naa njere ang'as aisho oltung'ani oyiolo ninye aitumia maitobiraki. Ore peton eitu esidanu, naishooyo ashu ayaki iltung'anak le nkampuni maitobiraki ninche.

Ore inkopisini esirkali natijing'a det, nashomo enkopis e huduma centre, ewueji oshi neitayunyeki ikipandeni nalo adung' ekipande ai. Na sidai apa esiai enye oleng', netaasa esiai aitobiraki natii ewang'an, narrep ajo itobirakitia apa ina siai.

Ore eniko iltung'anak tenisiai tenebo tenkaji, na peng'as ninche atum olning'o maate netum si olnyorra. Amu meeta eniko teneesisho iltung'anak tenkaji nabo nemeeta olnyorra nemeeta ening'o. Tenening'o ninche eesita esiai, nepuo aor esiai enje aitobiraki nishori kila mtu erubata enye enaa enaifaa peyiee eas. Na ketumoki ninche ataasisho tenebo, netum sii ataasakinoto esiai njere tenemetii likae, netum aishoo likae tung'ani metaasaki ninye pa teneshukunye nelotu aas enitabaikia ilo likae.

Ore oshi enaas teneo shumata enkajiai kewarie naa ang'as aing'uraa ine weuji tena kesapuk tenaa kakiti, Tenaa eweuji kiti naing'oru entoki nanukie ometa subui peyie aing'oru ntokitin nashetieki, naa tena keisapuk naing'oru ena olerere lenkaji ai omekenyu ,peyie aipotu oltungani oitobir ena aitobir nanu makewon.

Eshoru sipitali sapuk teneoni olosho imbaa kumok naretu olosho. Ah ore enedukuya, eyao ekitobirata o barabarani meeta kitobiri to losho, petum igarrin enaa iltamoyia eneim enepuo ina sipitali. Ilepunye si isipitalini sapukin tolosho biashara ah keeku iltung'anak kumok oosisho teine, na kilepunye biashara eine wueji. Neyao mbaa nailepunye olosho ah esotuni si impisai kumok teine wueji nebore olorere.

Eshoru isipitalini sapukin tolosho imbaa kumok, ah ore enedukuya, na eyao enchatata o barabarani sidan tolosho. Ah njere, kesheti irbarabarani sidan oipang'u tonkang'itie ah nkaulele, omeshomoto olduka sapuk otii isipitalini sapukin. Eyao sii biashara olosho, ah kilepunye biasharani namanita olduka otii sipitali sapuk.

Ore enkoitoi oloing'ang'e, naa keretu inkera menotito enkisuma teleleki oleng',nepuo aas inkitanyanyukot enaa naiteng'enaki to sukuuluni enye. Erretu si inkera, menotito eng'eno nagut tombaa neitu etum ninche atayiolo to sukuulini, neponu aadol tenkoitoi oloing'ang'e.

Eee akidua oshi iyiok olelatia lai, naa ore imbaa nikiimaki naa aikiimaki embae e dukuya aa supatisho oo ntokitin aa masaa taa nena nkishu o ntare ,nikiimaki sii supatisho oo nkera. Ekimaaki sii lomon oogira aapuo dukuya te murua nikiimaki sii ilomon oopuoito dukuya to losho.

Ee kanyor oleng'. Na tenkaraki kuna sababuni; ore enedukuya, kashipakino oleng' ilomon tenkutuk ekimaasai amu enkutuk naikino. Ore eniare, na njere ejo ilashumpa ore entoki nias enaake, na imoku. Niyiolou si. Ore si enkutuk ekimaasai, na ketaa ilomon enaa elimu ilomon teguton oleng' enaa edung'et erashe.

Ore ministri naata esiai sapuk tolosho le Kenya teleari, naa ministri oolaisiayiak. Elotu ena det kitodua ilaisiayiak anaa ilmalimuni oldaktarini egira aigoma nchere eeta mbaa naayieu nenyamalaki ina ministri naigerr ilaisiayiak. Neisho ena ina ministri oolaisiayiak metaa keeta esiai sapuk egira aanyamaliki nena yieunot oolelo aisiayiak tolosho le Kenya.

Supa oleng' olainyang'ani lai. Aisupati inkera? Karibu taa oleng' olduka lai. Kainyoo taata iyieu naishoo tolduka? Amu kiata taa masaa pookin naitumiai toltiren.

Ore toolomon oipirita siasa naa nchere, etegeluaki esenetai gelunoti e apa Judith Pareno anaa enkasirani naitasheki enkofis esheria, too nkibelekenyat naatasha orais William Ruto.

Olainyang'ani lai, kuna ropiyaiani tadoi oshi ake kimir orfakado. Kake ore amu keji oshi, ore olainyang'ani pooki kata naa kesip ninye, kaja sa doi iata yie pe kinterunye inewueji amu mikilaikino ake airoro? Kake, king'as ainining' inchot pokira, ajo kaja iata yie pe mikiirony na sinanu oleng',nemairony sinanu yie oleng'.